Kore riwaroto empisai pesidai tenanu naa Kore kore ropiyani tanaa mpisai peyie nkishori iyasie lkasi linono kumok iyasie siatin linono sapuki ana payie intibir nkaji ino ana payie inyang'u likae lshamba lino ena sii payie inyang'u mplooti inono nishet naa idol naa mpisai ajo kera ntoki sidai oleng payie teye toltungani.

Kore nkoitei naishorieki simui naishorieki mpisai telosho lekenya naa keatae nkotei naji nikinchorieki mpisai airuaki netai sii nkotioi nikinchorieki mpisai aimunye simu netai sii nkotioi nikinchorieki mpisai apikaki komputa lakini kore nkotei nanyorr nanu naa nia nikinchori shilingini mpisai inono apikaki simu tanasi kore nia nikinchori airuaki nikinchori tenkaina naa nkae oitei nia sidai lakini manyor ina kuliko nia nikipikakini osimu ino.

Ore enkoitoi naitumia nanu alakie intokitin naa enkoitoi nairriwaa impisai te nkaina nara enaai amu ninye naa atamoo. Kaidim nanu naa mayiolo aitumiyaiai esimu naa ore esidai naa tenalo aishooyo iropiyiani naishori nanu intokitin.

Naa kore onkoitei nanyor peyie ashumie empisai ainen naa keatai onkoitei aree keatai nkoitei nipik mpisai bank bengi neatai onkoitei nipik shilinginii inonoo olmufukoo linoo tanaa olbenee linoo leatua nkajii lakini kore sidai nanyor oleng naa peyie apik mpisai ainen bengi amuu menyaa bengi nkimaa nemenyaa sii bengi lazai lakini kore peiye apik atua nkaji naa kenya nkima nenya lazai, naa kanyor oleng' mbeng'i

Kawa Osile Kore peiyee aiyaa nanuu silee nayaa sile tenkoitei najii kaya silee atuwaa lkalifunii namuu aware lakini Kore paajo nanuu tushukunyee otalaa ilo silee naaponikinii nanuu miyai aree netuwa Mia mbili, peiye epukuu paida newayee nanuu nenia pisai nadol apaa Ajo kore naa nkoitei naodoo inia tiniyaa silee aikunaa nejaa naa neja etuu silee peiyee aiyaa.

Kore faida empisai esilee naa iyau tenkataa sidai niasisheree tankata sidai naa inia tokii paa Kore pesai niyau tesilee kisaidia oleng' amu Kore taa piijo mayau tesilee neishunye nkata niyeu niasisheree nenia pisai naa inia toki peyie iloo ayau tesilee nilotuu aasichere tang'amata supat.

Kore empisai tomon ounii naa keisapuk esiai laazie amu Kore peyie aloo najing' enkiondoo tanaa tanajing' hoteli nainyang'u chai enkikompee te shilinginii tomon kore shilinginii eunii nabaki naitam entokii naibung' tenkaina ekidenyee naa inia tokii eitumiarekii shilinginii namuu nejaa.

Kore onkatini nalikini apa nkera naipiritaa Lwanda Magere tenebo o Omieri naa nkatini najii keatai apaa oltung'anii tanaa keatai apaa oltung'anaa lojii Lwanda naa Kore kuloo tung'ana kopuo apaa ninshee ee esupukoo aar ng'wezi Kore peyie epuo naar ng'wezi entim nenya ninshee neishop onkilanii tanaa olchonitoo lenenia ng'wezii aitaa nkilani tankarakee nemeatai apaa nkilani inia ng'amata naa lchonitoo lenche eitumiari naa inia atinii naa sidai nalikini apa nkera eeh teleloo ojii Lwanda Magere tenebo sii o Omieri.

Kore engolikinotoo natodua nanu peyie eibelenyii apaa mpisai ekenya naa katodua eng'olikinoto sapuk oleng amu kaata apa nanuu mpisai. Kore apaa aata nanuu nenia pisai neibelekenya neyaunii nkulie kore peiyee eyaunii nkulie nalakinoo atabai engoji apaa neibelekenyiekii nenia shilinginii metaa kuna taata etaata naitumiaritai neroyie aituraa tankarakee maatai naiko peyie abaki idie ng'hoji aibelekeny nadol apaa nanuu inia tokii adol ajo ntoki natogolikaa naa eng'olikinotoo inia sapuk oleng' naituraiye mpisai nawaa nenia etuu aitumiyaa.